Benkitap simoit kosire benkit amun eng ni, eng simoit icheruu chepkondok sait age tugul ak ki nekemach. Ma uu benkit, kipendi beet kityo. Kora imuchi ialishe chepkondok chemi simet iale tuguk eng soeet.

Akere ale kesirwa tuguk chechang' kosiir che kekekono. Kosome kekeer tuwai akenge akenge anyun amu kekono tuguk sisiit ako kesirwa tuguk taman.

Imoche inemu chi chepkondokuk en pay pal koiboisien anyun nambengung' nebo Kenya ibosien optionit nemi pay pal inde yotok kondakai inde koyogun rabisiek kobun Mpesa.

Neokere yuton anyun ko chepkondok chebo tolaisiek ako boisien emotinuek cheterter. Anyun ingiro chepkondok kokewal kobwa emetab Kenya inyoru siling pokol ak artam ak sisit anyun ko bo komonut missing' rabinichu amun ago ikere ile mi barak kosir chepkondok chebo Kenya.

Kiiy nekorom mising anyun eng biiko kokonori chepkondok eng mpesa ko dukanito bo mpesa nekindonoe rabinik. Inyoru ile duket nelekityin ko aiwe akoi town siinde rabinichutok.

En pichaini komi biik chekailach ngoroik chebiriren ago bichuton anyun kobo Equity kabwa anyun kokochi biik account number bichu mine lainda komi anyu sikosir kainet koinutikwak ak account number. En kokwenyun anyun kocham kobwone ago benkisiek cheterter kokoi biik account chemokyingei .

Kikobetos chepkondokyuk en simet kiomoche oyokyi mamanyun chepkondok achilili nambet agenge koba chepkondok nambetab chito age. Kiopirchi anyun en chokchinet Safaricom Customer Care ago kikiyokwon chepkondokyuk tugul.

Ogere James Mwangi kandoindet neo nebo Equity bank tabanunyin ogere anyun nekikuren Ann Waiguru ak kandoik alak ogere kiororochin kit en kampunitab komonut tuiyoni ngamun toretisie en mung'aret.

Oyoni ole Mpesa ko kararan kosir lipanetap rabinik ngamun en Mpesa komokiibote chepkondok chechang' en lolet kora momi kele kicheng'e chenji iliponi chepkondok en simoit cheyomegei ak kit neimoche ial.

Ya amache ayakyi pikab ka rapinik, awendi benkinyun nebo simet ak ayakyi ge rapinik kobwa mpesa, yeityo anyun ayakyi chito negamache ayakyi rapinik choto eng ka.